Nĩ maũndũ marĩkũ ũmenyaga megiĩ ũrĩmi wa indo iria ithondekagwo na njĩra ya ndũire, na ũndũ ũcio ũteithagia atĩa? Maũndũ marĩa njũĩ ma gũthondeka irio na njĩra ya ndũire nĩ ta kũhũthĩra thumu. Thumu ũcio umaga harĩ ng'ombe na mbũri, ? kũonania atĩ nĩ ũĩ harĩa thumu ũrĩa waku ũrauma na wekĩra harĩ mĩmera yaku, mĩmera yaku nĩ ĩgũkorwo igũkũra ĩrĩ na indo njega biũ iria ingĩteithia mwĩrĩ, na ũkahota kũrĩma kũringana na kĩmera. Ũkabuata mbura kũringana na kĩmera kĩrĩa kĩagĩrĩire na ũkamenya, nĩ, mweri ũrĩku mĩmera yaku ingĩkũra wega. Na nĩũramenya wega nĩ thumu, ũngĩĩkĩra thumu ihinda rĩrĩkũ, nĩgetha, indo ciaku ikũre ũrĩa ciagĩrĩirwo na cikorwo na bata mĩĩrĩ-inĩ itũ, na ndĩngĩthũkia mĩĩrĩ itũ, na ndĩngĩtuma nginya tũrũare.

Nĩkĩ arĩ gwa bata gũkũria irio cĩa kĩndũire kũrĩa gũkoragwo na mbura nini makĩria? Mbura nĩkorogwo ĩnjega no mbura ĩngĩkĩra nĩthũkagia irio na tondũ irio nyingĩ ikũraga thĩ wa tĩĩri, koguo nocikorwo igĩthũkio nĩ mbura nyingĩ, mbura nini nĩyo yagĩrĩire nĩgetha hote gũteithia indo irio ici cia kĩũndũire gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire.

Hihi no ũtaarĩrie marĩa ũgereire ũkĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ? Gĩkĩ nĩ kĩhũa. Na ndĩraririkana wega biũ mweri wa ikũmi na igĩrĩ twathiaga tũgatua, twatua tũgatwara rĩenderio. Rĩenderio rĩarĩ handũ haraihu mũno. Twathiaga handũ haraihu biũ nĩ getha tũhote gũkinyĩra rĩenderio tondũ gũtiarĩ na ngari cia gũtũkinya kana nduthi cia gũtũkinyia rĩenderio.No tha ingĩ nginya mũgĩtua mũgakorana na ciĩmbu na nĩ wakoragũo ũrĩ ũndũ wa kũmakania mũno.No ũndũ mwega biũ nĩ atĩ, aciari marĩhwo hĩndĩ ya bonathi nĩ matũgũragĩra iheo, magatũgũrĩra nguo, na nginya makahota gũtũrĩhĩra cukuru na mbeca iria marĩhwo na bonathi, kwoguo rĩ, yarĩ nĩ ũndũ mwega no hĩndĩ ya gũtua kwakoragũo nĩ ũndũ mũritũ na kũhuhĩra ndawa gwakoragũo nĩ ũndũ mũritũ mũno no, mũico mũico ũgakora nginya kahũa gaka nĩ ũrakora gakĩendio nginya nduka-inĩ ciitũ na ũgakora nĩ kĩndũ ũranyua kwoguo ũgakora nĩ kĩndũ ũrakenerera mũno kũmenya kĩhumo gĩakĩo.

Nĩkĩĩ gĩũkaga meciria-inĩ maku rĩrĩa wona ũũ? Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩĩ nĩ mbamba. Mbamba na nĩyo ĩhũthĩkaga gũthondeka nguo citũ na twekĩra nguo rĩĩ ũgakena nĩ kũmenya atĩ rĩrĩ yathondekirwo kuuma mbamba na nĩũũĩ kĩhumo kĩa mbamba no tũmĩhande mĩcii-inĩ itũ na ikũre kana kũrĩa kwĩna tĩĩri ũrĩa ũngĩtĩkĩra mbamba ikũre na ningĩ rĩĩ uga ona wega wa Ngai kũrĩ maũndũ maya angĩkoruo no ũhande kĩndũ na gĩkũre mbamba rĩĩ, ũhoro ũcio nĩ ũndũ wa magegania mũno na mbamba ĩno ĩgathondeka ĩgacoka ĩgatuĩka nguo rĩĩ, ũcio nĩ ũndũ mwega mũno.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo atĩa rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ rĩ, tũtimeragia mĩmera ũũ kana mahua. No ndanona kũndũ kũngĩ, magathondeka nyũmba ĩno ya gũkũria mahua, tondũ ndĩgĩkoragwo na rĩtwa rĩa gĩkũyũ rĩ, no yendaga ĩgathondekwo ĩna rugarĩ rũrĩa rwagĩrĩire na gũkorwo mahũa macio nĩ maraheo maaĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Na to mahũa tu, thaa ingĩ rĩ, no ũthondeke kanyũmba gaku kanini, ga gwĩkĩra kĩndũ ta mĩmera. Na mĩnera ĩyo rĩ, nĩ ĩcokaga ĩkahandwo. Na mĩmera ĩyo ũcokaga ũkamĩruta ũkamĩhanda. O na kahũa rĩ nĩgekĩragwo tũrathathi-inĩ na gagekĩrwo tũnyũmba-inĩ tũrĩa tũrathondekwo twa ũrĩa hatangĩkorwo hena rugarĩ mũingĩ, kana rugarĩ mũnini. Hagakorwo nginya maaĩ nĩmarekĩrwo ũrĩa habataire, ona thumu nĩ ũrekĩrwo ũrĩa habataire, nĩgetha mĩmera ĩno ĩgakũra wega ĩgacoka ĩgathiĩ ĩkahandwo guothe. No ĩkorwo matunda, no ĩkorwo kahũa, no ĩkorwo mahũa ma kwendia, kũringana na kĩrĩa mũndũ angĩhota.

Hihi no ũtaarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Ũyũ nĩ mũtegi wa thamaki, ena neti, ena gatarũ. Arageria kũrutania neti, nĩgetha ciamuna wega rĩ, ahote gũtwara gatarũ thĩinĩ wa rũi, aikie neti rũĩ-ini, na ahote kũnyita thamaki, kũringana na thamaki iria ihana, aigua ta neti ya ritũha rĩ, no kuo arĩgucia aume na thamaki ciake.

Hihi no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? Tũgĩkũra rĩ, nĩ twarĩaga thamaki mũno kana tũkaheo nginya maguta ma thamaki, na ũndũ ũyũ nĩ watũmaga tũgakorwo twĩ ogĩ mũno cukuru, na tũgakorwo na ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ, na tũtiarũaraga tũĩ anini nĩũndũ wa kũrĩa thamaki, na kaingĩ rĩ, cũcũ witũ nĩaugaga, "ciana iheo thamaki kana maguta ma thamaki nĩgetha makorwo me ciana njũgĩ na iranyita mathomo, na iranyita maũndũ maingĩ mũno." Kũoguo hakwa niĩ nĩnyendete thamaki na ngenda nginya ũhoro ũyũ wa gũtega thamaki.

Nĩ maũndũ marĩkũ magũgũkenia ũroona haha? Ndĩrona ĩrĩmi na ũrĩmi ũrĩa ũrateithia gũthondeka rĩera riitu kana marĩa matũrigicĩirie. Ngona matũmĩrĩte cuba cia soda iria andũ manyuĩte soda. Handũ ha gũte rĩ, itũme kugĩe gĩko rĩ, magahũthĩra, mageekĩra ũrĩa irahũthĩka kũitĩrĩria mĩmera maaĩ, na ũndũ ũcio nĩ ũrangenia mũno tondũ ũgũtũma mĩmera ĩkũre na gũtigakorwo na gĩko kũrĩa gũtũrigicĩirie.

Hihi no ũtarĩrie nĩ kĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha? Haha-rĩ, harĩ na mbata na tũcui twayo. Na mbata ĩno ĩhana ta ĩracarĩkirie tũcui tũtũ mũthenya ũngĩ kana mathaa matarĩ haraihu na ĩrũgamĩte hakuhĩ nayo. No ĩkorwo hihi irenda gũcikomerera nĩ getha cigĩe na rugarĩ, kana, ĩkorwo nĩ kĩndũ ĩrenda kũmĩethera, gũciethera nĩgetha ĩhote gũcihe ihote kũrĩa.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata ũrĩkũ rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Ũrĩmi wa mbũri-rĩ, nĩ ũrĩ bata ngũrani ngũrani. Bata wa mbere rĩ, mbũri nĩ ĩtũheaga thumu na thumu ũcio nĩũhũthĩkaga kũrĩma mĩmera ngũrani ngũrani na mbũri nĩ ĩrĩ nyama, ĩngĩthĩnjwo-rĩ, andũ nĩ makenagĩrĩra nyama yake tondũ nĩ nyama thaka na mbũri no ũige ĩhote gũkũhe iria. Na iria rĩu-rĩ, nĩrĩhũthĩkaga kũnyuo kana gũthondeka cai na nĩ cai mũthaka biũ. O na kana nĩĩrehaga mbeca tondũ wa rĩrĩ, ũngĩkĩiga mbũri na ihote gũciarana-rĩ ikorwo ciĩ nyingĩ-rĩ, no ũciendie na ũhote kũgĩa mbeca kũringana na ũrĩa ũkũhota kwendia kana kũringana na ũrĩa iraciarana.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩkĩ? Ũndũ ũyũ ũhana tarĩ ũigi wa thamaki, ũrĩmi wa thamaki, na ũndũ ũyũ wĩ bata tondũ wa rĩrĩ, ũrĩa wĩkagwo rĩ, ndũrĩaga handũ hanene, ĩrĩaga handũ hanini na ũkahota kũrĩma thamaki nyingĩ biu. Na thamaki ici rĩ, nĩ ciendagio kana ikaheo andu makarĩa, na ũngĩrĩa thamaki nĩ ĩkoragwo na wega mũno harĩ mwĩrĩ waku, harĩ ũgima wa mwĩrĩ. Kana, ũrĩa ũrakĩrĩma rĩ, no aciendie, na angĩciendia nĩonaga mbeca, na mbeca icio no ahũthĩre harĩ maundu ngũrani ngũrani. Tondũ no endie one mbeca cia kũrĩa, no endie one mbeca cia gũthomithia ciana, nĩ kũraringana na ũrĩa areka urĩmi wa thamaki ũyũ, ũmũteithie naguo. Kwoguo ũyũ nĩ ũrĩmi mwega mũno na nĩũteithagia harĩ atĩ ndũrĩaga handũ hanene mũno, ũrĩaga o handũ hanini, na ũkarĩma thamaki nyingĩ.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata ũrĩkũ rũrĩrĩ-inĩ rwaku? Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngũkũ, na ngũkũ nĩirĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwaka, tondũ ngũku rĩ p, ni ihũthĩkaga kũetha thumu, tondũ thumu wake no ũhũthĩke kũrĩma irio ngũrani ngũrani. Na ngũkũ ici no ithĩnjwo ituĩke nyama, na nyama icio no irĩo miciĩ-inĩ. Na ngũkũ rĩ, no ciendio nĩgetha ihote kũrehera mũrĩmi mbeca. Tondũ angĩkĩiga ngũkũ nyingĩ rĩ, ciciarekanie rĩ, na ihote gũkorwo ciĩ nyingĩ no ciendio. No ngũkũ, no cihote gũtũhe matumbi. Ciarekia matumbĩ rĩ, matũmbĩ macio nĩguo meendagio na mangĩ makarĩo mĩciĩ-inĩ kũoguo nginya mĩcĩĩ-inĩ tugakorwo nĩtũrarĩa wega, na tũgakorwo no tũhote kwendia matumbĩ macio na matumbĩ macio no matũrehere mbeca, na mbeca icio no itũmĩke kũgũrĩra ngũkũ ici irio, na mahũthĩri ngũrani ngũrani mĩcĩi-inĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo atĩa? Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩcĩri, na mĩcĩri ndĩendaga kũrĩmwo na maaĩ maingĩ, tondũ maaĩ maingĩ no ĩtũme ĩcagace kana ĩthũke kana yage gũkũra. Na mĩcĩri nĩ yendaga ĩkaheo ndawa ya igunyũ, tondũ igunyũ nĩ ciendete mĩcĩri mũno. Na, ũngeaga kũmĩhe ndawa ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, no ũkore ona hĩndĩ ya kũgetha, ndũkũgetha kindũ o gĩothe tondũ mĩcĩri yaku nĩ ĩrĩtwo nĩ igunyũ. Na nginya ĩgĩtuo rĩ, nĩ yendaga kũbacĩrĩrwo kana kũmenyererwo nĩgetha ndĩkagĩtuangĩke yothe ĩkĩgũaga thĩ kana igĩthũkaga mũgũnda-inĩ. Kũoguo rĩ, nĩwega mũno kũmenyerera mĩcĩri tondũ ũngĩkĩmĩmenyerera na kũmihe maaĩ na thumu, na ndawa ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, nĩ ũkũgetha mĩcĩri mĩingĩ muno, na nĩ njũĩ kĩu nĩkĩo gĩkeno kĩa mũrĩmi.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩkĩ? Ũrĩmi wa ng'ondu rĩ, nĩ ũrĩ bata tondũ ngothi, kana rũũa rwa ng'ondu, no rũhũthike gũthondeka nguo, kana tha ingĩ nĩ ĩhũthĩkaga gũthondeka ndarama cia kanitha, na kanitha kaingĩ, andũ nĩmakenaga mũno, gĩcagi makihũthĩra ndarama kũina. Na, rũũa rwayo rĩ, tha ingĩ, kana guoya, gwa, rwa ng'ondu rĩ, nĩũhũthĩkaga gũthondeka nguo ici nditũ ta maburana, nĩgetha ũkahũthira hĩndĩ ya heho. Na nyama ya ng'ondu nĩ ĩkoragwo ĩ thaka mũno, na ĩkoragwo ĩ noru, koguo kaingĩ andũ nĩ mendete kũmĩthĩnja na kũmĩrĩa. Na ng'ondu nĩ iteithagia ona thumu, na thumu ũcio nĩũhũthĩkaga kũrĩma irio ngũrani ngũrani mĩgũnda-inĩ itũ.

Nĩ ũmenyo ũrĩku kana indo irĩkũ ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ? Ũndũ ũyũ nĩ ũrenda wethe matangi, nĩgetha ũhote kũrima mboga kana indo nyingi mũno, na ũmenyo ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo naguo rĩ, nĩ kũmenya tĩĩri ũigana atĩa? Angĩkorwo nĩ thumu rĩ, ũrenda thumu ũigana atia? Ona bataraitha rĩ, ũrenda bataraitha ĩigana atĩa? Na angĩkorwo nĩ nyeni ũkũhanda rĩ, ũkamenya ũkũhanda nyeni ciigana atĩa o handũ o handũ, tondũ ũmenye nĩ ũthondekaga marima ũgekĩra, ona kando ũgekĩra marima, nĩgetha ũkahota kũigĩrĩra nyeni. Na ũmenyo ũngĩ ũkũmenya nĩ rĩrĩ, maaĩ ũgũĩkĩra maigana atĩa. Na, ũyũ nĩ ũrĩmĩ mwega tondũ nĩ ũtũmaga ona mũndũ ena kamũgũnda kanini akahota kũrĩma nyeni, kana nyanya, kana indo nyingĩ mũno, tondũ nĩ irateithia, kũhũthĩrahandũ harĩa wena ho wega biũ, na ũkahota kũona ũrĩmi wĩna uumithio na uumithio mũnene. No, no nginya ũhote kũmenya ũkũhũthĩra tĩĩri wĩigana atĩa, ũkũhũthĩra bataraitha ĩigana atĩa, maaĩ maigana atĩa, ona ũkahota kũmenya ũkũhũthĩra thumu ũigana atĩa. Ona nyeni waciĩkĩra rĩ, ũkamenya ũgũĩkĩra nyeni ciigana atĩa, na ũguo nĩguo ũngĩhota gũkorwo na ũrĩmi wĩna uumithio.

Hihi no ũtũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda kana kũmena ũndũ ũyũ? Ũyũ ni ũrĩmi wa nyoni mũthemba wa nganga, na nganga nĩ nyoni thaka mũno, na ũngĩ mĩona kaingĩ nĩ nyoni mũthemba mũthaka, yombĩtwo ĩ thaka mũno. Na, ndiri gĩtũmi gĩa kũmĩmena, no nĩ ndĩmĩendete mũno tondũ ti nyoni ngorete ndĩmĩonete. Ndĩmĩonete o kũndũ ngũrani ngũrani kwene na ũkona nĩ nyoni ĩratũma mũciĩ nginya ũgathakara, ũgakorwo nĩ mũciĩ ũroneka ta ũrarirũka nĩũndu wa nyoni ĩyo gũthakara. Nĩ nyoni itarĩ ndarĩa no ingekona kamwanya kana kenya no ndĩmĩrĩe tondũ ĩhana ta nyoni ona ĩngĩkorwo ĩ thaka mũno.

Ũngĩruta mũndũ atĩa gwĩka ũndũ ũyũ? Mũndũ agĩrĩire athiĩ oye ithari, rĩa mũtĩ ũrĩa arenda kũhanda, atinie wega, oke aigĩrĩre tĩri-inĩ, tĩri ũcio akũũikia thĩ-inĩ wa gathuku angĩtinia, wĩna thumu na wĩna maĩĩ magĩrĩire, ahandĩrĩre gathari kau atinĩtie gegũkorwo ke kamũtĩ kanini, nĩ getha kahote gũkũra o ũrĩa angĩenda.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie atĩa na mahinda gĩcigo inĩ gĩaku? Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno tondũ andũ thikũ ici magĩaka matiakaga matiratiga handũ ha kũrima ona okorũo hanini ha kũrima tondũ andũ nĩ maingĩhĩte, mĩgunda ĩkanyiha kũoguo nyũmba nĩcio cirakwo mũno gũkĩra handũ ha kũrima. Kũoguo rĩ, ũrakora Tabishi kũria tũikaraga ndũngĩona handũ harĩmĩtwo no manyũmba manene na mabarabara.

Ũrũmagĩrĩra atĩa na kũrora mahũthĩro marĩa matanyĩtwo hatarĩ kũharagania mũbango waku wa kĩmbeca? Kaingĩ, niĩ nyandĩkaga thĩ o kĩndũ o gĩothe ndĩrabatarania, ngaandĩka o kĩndũ na mbeca iria irabatarania. Kũoguo rĩ, ũngĩona ta irathiĩ igũrũ mũno, ũkarora kĩrĩa to nginya kĩhũthĩke kana kĩgũrũo kahinda-inĩ kau, ũgakĩiga he mũthenya ũngĩ. Na angĩkorwo harĩ mbeca iria wĩna cio nĩ iratigara rĩ, ũkaiga, tondu, nĩ wega kũikia maitho na kabere no ũkaiga kando nĩgetha mũthenya ũngĩ kũngĩgakorwo hena kĩndũ mbeca ciaku nĩ iranyiha, ũkahota kũiga iria wĩigĩte kando, na ũkahota kũhũthĩra kahinda-inĩ kau.

Kĩundũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩaku? ũkĩhũthĩraga nakĩĩ?_ Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ndimũ na ndimũ kaingĩ gwitũ tũcihũthagĩra na gũthondeka ndawa ta ya homa. Harĩa angĩkorwo noũhote kũongerera indo ingĩ nginya ũũki nĩgetha ũkahota ũkanyua ũkanina homa. Na nĩngĩ rĩ ndimũ nyingi cingĩgethwo nociendagio thoko nĩgetha tũkahota kũona mbeca na icio mbeca nĩcihũthĩkagĩra maũndũ maingĩ miciĩ-inĩ mĩingĩ.

Nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ atue matua megiĩ ũriku ũrĩa mbegũ ciagĩrĩire kũhandwo? Nĩ kũringanaga na ũrĩa mbegũ ikũraga. Mbũgũ iria ikũraga na thĩ, nĩciendaga gũĩkĩrwo ũriku mwega nĩgetha ĩkorwo na handũ hanene hagũkũra. Mbegũ ta mboco, tondũ ti mbegũ nene na nĩ nini, na ndĩkũraga mũno, yendaga kũaga gũĩkĩrwo ũriku mũnene, ĩgeekĩrwo handũ hatarĩ haraya mũno, na tha ingĩ, no wĩkĩre ũriku wũiganaine na kĩara gĩaku.

Waru no ihandwo marima-inĩ kana mĩtaro-inĩ. Ũgwĩciria nĩkĩĩ arĩmi aingĩ mendete kũhanda mĩtaro-inĩ? Kũhanda mĩtaro-inĩ wa mbere nĩ atĩ, nĩ ũtũmaga wĩra ũkahũtha na o na ningĩ o na kũhanda na na kũgetha ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ ũndũ wa raithi, na nĩĩtũmaga o na mũmera ũkahota gũkũra na gũthiĩ nginya haraya kũringana na ũrĩa mũrĩmi angĩenda.

Nĩũretĩkanĩria atĩ ũrĩmi wa kĩbiacara nĩ ũrĩ ũguni gũkĩra ũrĩmi wa irio cia kũrĩa mũciĩ hatarĩ kwendia? Nĩndĩretĩkania na ũhoro ũcio tondũ, ũrĩmi wa kĩbiacara nĩũtũmaga gũkorwo nginya na mawĩra, ma andũ aingĩ. Tondũ nĩgetha ũkorwo na ũrĩmi wa kĩbiacara, nĩũkoragwo na mũgũnda mũnene, nĩwethaga andũ a gũgũteithia kũrĩma, na kũhanda na andũ acio nĩ marĩhagwo. Na ningĩ o na irio ciamera, wagetha-rĩ,o na agethi no ũmarĩhaga. ũcio nĩ wĩra ũkoragwo ũhete andũ na nĩũteithagia gũkorwo kwĩna wĩra. Na ningĩ mbeca iria ũkuona, nĩiteithagia maũndũ ngũrani ngũrani ta kũrĩha cukuru, kũgũra maburoti, kũiga biacara ingĩ, o na ningĩ mbeca icio no ihũthĩke kũgũra irio cia mĩthemba ĩngĩ mĩciĩ-inĩ na ĩkahota kũrĩo.